Ah ore taa nanu kanyor oleng' enabae. Amu ore esiai enkiguran na kaisidai oleng' amu, eyau iltung'anak tenebo, neyau naboisho, ore oltung'ani oata duo indamunot torrok ena duo nagira aifikiria, nerikino tenkaraki enasiai enkiguran. Neeku kasidai oleng' enabae enkiguran.

Ah ore taa isiaitin ainei epooki olong' tadekenya naa ore ainyototo, nang'asa aisho Enkai enashe tenkaraki inoolong' sidai naitabakia. Naitoki aas eramatare pooki naifaa niasi, tiatua aji aisujisho, naituku enkaji, nayierisho. Nena tokiting' toshi nanu aas pooki olong' tadekenya.